Mahiũ makwa nĩmagũmagĩrwo nĩ mathĩna ma mĩrimũ, ona tũtambi, kana kũaga gĩa kũrĩa hĩndĩ ya ng'aragu, no nĩhotaga kũhũrana namo, nĩũndũ wa gwetha mahuti maingĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura, nĩgetha ngahota kũiga hĩndĩ ya riũa. Naguo mĩrimũ-inĩ, nĩhotaga kũhũrana nayo nĩũndũ wa kũnengera njanjo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ona kũhũ nĩgetha hũrane na tũtambi, na kũiga ũtherũ wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno nĩgetha, mahiũ makwa makorwo mena rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Mwarimũ nĩataragĩria mũrutwo, wona rĩrĩa ekũinũka, akinya mũciĩ, athĩkĩre mũciari, arute wĩra wa mũciari woothe. Wona arĩkia, aikare thĩ, ambĩrĩrie kũruta wĩra wothe wa mwarimũ, ũrĩa amũheire nĩgetha akĩroka gũka mũthenya ũyũ ũngĩ, akorwo arĩkĩtie, wĩra wothe wa kũrutĩra mũciĩ, nĩgetha mwarimũ one.

Bata mũnene wa kũhuthĩra kĩmero nĩngetha ũkíinyerie andũ arĩa ũkwenda gũkinyĩria ndũmĩrĩri andũ aingĩ na nĩgetha ndũmĩrĩri ĩrĩa ũrahena ĩtũĩke nĩyakinyĩra andũ ũrĩa ũkwendaga na nĩgetha andũ othe mamĩigũe nĩkĩo he bata kũhuthĩra kĩmero gĩkĩndũmĩrĩri yaku ĩkinye wega kũrĩ andũ.